Nĩ gũkoragwo na mĩrimũ mĩingĩ ya thamaki kũringana na harĩa mũndũ aragikorwo akirerera thamaki ciake. Mũrimũ ũmwe wĩtagwo icindioxibindis multifine ũyũ nĩ mũrimũ wenda kũmenya thamaki yaku kana ĩna mũrimũ ũyũ. ĩkoragwo ĩna tĩgunyĩrĩra twa twerũ ngothi-inĩ, tũkamĩthiũrũrũka. Na ũngĩenda kũhonia mũrimũ ũyũ kĩrĩa mũndũ ekaga nĩ, maĩ maku mau ma thamaki, ũkarora ũrugarĩ wa mo. Makorwo me gatagatĩ wa ũrugarĩ wa mĩrongo ĩrĩ na inyanya na mĩrongo ĩtatũ.

Kũgĩrĩria maĩ gũthũka rĩrĩa ũrakorwo ũkĩrera thamaki, kĩria ũkoragwo ũgĩka nĩ ũrĩrĩkane atĩ thamaki cihihagia kuma maĩ-inĩ na maĩ mahiu matĩgũgĩkorwo na rĩera rĩu kĩrĩa wĩkaga nĩ ũgakorwo, kamũiria wĩkĩrĩte thamaki ciaku matangi-inĩ maya maku kana tũdemũ tũtũ ũrakorwo ũkĩhũthĩra, nĩ ũgagĩkorwo wĩna mwena wa maĩ kũigĩra na mwena wa maĩ kuma, harĩa maĩ marĩingagĩrĩra itangi-inĩ rĩu rĩaku, rĩu ongorwo ũratũmĩra itangi maĩ magakorwo maraĩngĩrĩra ĩgũrũ harĩa thĩ mwena ũmwe ũgakorwo wĩna mũbaibũ ũngĩ ũrarũta maĩ maũ, nĩguo ũgakorwo ũkĩhe thamaki icio handũ hega na wĩra mũhũthũ wa kũhihia na gũkĩhota gũgĩciarana.

Ũkĩanjia ũreri wa thamaki he maũndũ ma bata mũno wagĩrĩ~irwo gũkorwo ũkĩrora ta harĩa ũgũkorowo ũkĩenjera irima rĩa thamaki icio hagĩrĩ~irwo hakorwo he handũ haĩgananu kana he na kamũĩkũrũko o kanini nĩgwo maaĩ magakĩhota gũ gĩthiĩ na gũgĩtwara. Kĩndũ kĩngĩ nĩ harĩa ũgũkorwo ũkĩruta maaĩ maya, tondũ nĩ cĩendaga maaĩ matheru, maaĩ mena rĩera.No ũkorwo ũrarũta maaĩ rũũĩ ,no ningĩ ũgakorwo ũkĩrora rũũĩ rũrũ rũtigakorwo rũgereire takataka~inĩ, maaĩ maroka mena gĩko nĩmekũraga thamaki ciakũ .rĩu harĩa ũrata maaĩ nĩ maũndũ mebata mũno harĩ ũreri wa thamakĩ.

Kũgetha kwa thamaki nĩ rĩrĩa ũrakorwo ũkĩona thamaki ciaku nĩciganĩte na ikoretwo nene na nĩ njega no irĩke. Rĩu he maũndũ mũndũ aroraga, na he njĩra cia gũciruta maaĩ-inĩ. No ũhũthĩre neti, ĩgakorwo ona ũkihũthĩra neti ĩno tondũ ĩgũkĩruta thamaki ciothe nene na nini, ũgacagũra kwa naihenya icio nene na ũgatigia icio nini nĩguo cienderee gũgĩciarana.

Njĩra njega ya gũbundithia mũndũ ũreri wa thamaki nĩ kwamba kũmuonia harĩa ũngĩkorwo ũrereire ciaku kana handũ wonete cikĩrerwo. Nĩguo akona ũrĩa maĩ marakorwo makĩingĩra, nĩ kĩĩ agĩrĩirwo nĩ gũkorwo agicihe na ũrĩa arĩhotaga gũcigetha ciakĩigana. Njĩra njega nĩ ya kuona na gũthoma na maitho nĩguo agakorwo akĩyonera kĩrĩa agirĩirwo gwĩka.

Ingĩkorwo ndĩ mĩnĩsta wa ũrĩmi kaũntĩ inĩ yakwa kĩrĩa ĩngĩka wĩgiĩ ũrĩmi , nĩkwamba kũrora nĩ andũ a kwa nĩ nyamũ irĩkũ marakorwo makĩ rĩithia ongorwo nĩ thamaki ongorwo nĩ ng'ombe nĩgũo ngahota kũmarehera irio kũrĩngana na kĩrĩa mũndũ arakorwo akĩrĩithia cigakorwo nĩ cironekana na ũhũthũ matũkainĩ nĩ gũo magakorwo na ĩhĩnda ũhũthũ kaĩrera kĩrĩa marakorwo makĩrera.

Nyonaga maũndũ mai, ndĩciragia maũndũ maingĩ rĩrĩa hihi ndona mbica taĩno tondũ hena kahinda, nĩndĩrona kahinda karaihu ngoretwo hĩtũkĩire maũndũ maingĩ, kũhiũka na kũhehu, ningĩ ona mĩmera nĩ ĩmeraga kũringana na ũrugarĩ ũrĩa ũrakorwo ho na mũndũ no ahote gũĩciria ũrĩa angĩka kũringana na rugarĩ wa harĩa arĩ na kĩrĩa angĩenda gũĩka.

Njĩra nĩ nyingĩ cia kũrutithia mwĩrĩ wĩra nĩguo kũrigĩrĩria mĩtangĩko. Mũndũ no auge ateng'ere tondũ gũteng'era nĩũgũkorwo ũgĩthithina. No uge nĩũgũkorwo ũkĩoya mahiga, kana kwĩoya mwĩrĩ, kana ona kũrũga rũga, gũthaka, gũtembea. No mũno mũno gũteng'era nĩgũkoragwo gũkĩnyita mbaru tondũ nĩũgukorwo ũkĩhihia na hinya ũkaigua mahũri nĩmahingũku na ũgakorwo ũkĩhihia ũhũthũ.

Nĩĩrakorwo ĩkĩringana nĩ maũndũ marĩkũ ũrakorwo ũkĩenda gwĩka, na kĩĩ nĩkĩĩ gĩgũkorwo gĩgĩtũma ũririkanwo tondũ andũ nĩo magũkorwo makĩririkana na wamekĩra maũndũ mega tuge ta waake kĩndũ, kĩrĩa kĩrĩtũraga kĩonagwo rĩu andũ marĩkĩonaga makaririkana mũndũ fulani nĩekire kaũndũ fulani.

Nĩguo ũhote gwika ũndũ ũyũ, nĩũrabatarania gũkorwo na macini ĩno ũrakĩona, nĩguo ũgakorwo, nogakorwo na ũgĩ wa kũmĩhũthĩra, nĩguo ũgakorwo ũkĩruta wĩra ũrĩa wagĩrĩire. Ũrĩa ũngĩ nĩ wa gĩthomo, urĩa no ũthiĩ cukuru na ũthomithio, ũngĩ nĩ wagĩrĩirwo gũkorwo wĩ harĩa wĩra ũrakorwo ũkĩagĩrĩirwo nĩ kũrutwo.

Kũmba nĩ kaũndũ gekagwo mũno nĩ ciana rĩrĩa irakorwo igĩthaka, ũgakora ciana cikĩhũthĩra tĩri ũyũ wa rĩũmba makongerera tũmaĩ tũnini. Ũgakora nĩmakorwo magĩthondeka tũnyũmba tũnini. Ũgakora mũndũ nĩathondekete kanyũmba karĩa angĩenda gũikara, agagathondeka wega. Karũthingo agakambatia o akĩhũthagĩra tũmĩtĩ tũnini. Agakorwo o agĩthecerera tĩri-inĩ ũyũ, agathiĩ ombĩte nyũmba ũrĩa ĩhana, na kando ũkona omba kinya gakari gake, o kanini kanyamũ kega gathaka.

Mũtambo ũyũ nĩ ũkoragwo ũkĩhũthĩka mũno mĩciĩ-inĩ na maobici-inĩ, nĩguo magakorwo makĩgirĩrĩria ũici na maũru ma mĩthemba mĩingĩ. Gĩtũmi nĩ atĩ, nĩ tuge nĩ ũkũigĩte kĩndũ handũ hana, na gũcoka wakĩaga, mũtambo ũyũ nĩ ũgũkorwo ũgĩkũhe ũhoti wa kwĩrorera no woire kĩndũ kĩna kĩu wagire, na nĩ ũkũigĩte handũ hana.

Rĩrĩa ũrakorwo ũgĩkora hatĩka-inĩ ta ĩno kĩrĩa mũndũ akoragwo agĩka nĩ kũrora andũ aya wĩtirie kĩrĩa gĩkĩ wĩtirie marakorwo makĩĩta atĩa na ũgũkĩmetha harĩa website -inĩ yao. Kana ũguo waga kũruta wĩra no wethe namba ciao cia ũteithio na ũmahurĩre nĩguo ũkorwo ũkĩaria nao ĩmwe kwa ĩmwe mahote gũgũteithia na gũkũĩra harĩa thĩna ũrakorwo ũgĩũkĩra.

Kĩndũ gĩkoragwo gĩkĩhũthĩka gũthondeka nyamu ĩno gĩtagwo plastiki ĩrĩa ĩthĩagwo ĩgacinwo na ĩkombwo kũringana na ũrĩa wagĩrĩire, nĩguo ũgoka ũkamĩhota kũmĩnyitithania wega ũgakorwo ũgĩbanga indo ciaku wega.

Mũtambo ũyũ mũndũ nĩarutagwo kũringana na kĩrĩa arakorwo akĩhũthĩra kana nĩ macini ĩrĩkũ arakorwo akĩingĩra nayo. Nĩgũkoragwo na mĩthemba mĩingĩ ya kũiga mbia, no ũkorwo wĩna mbia iria wũigĩte kando icio ndũhutagia no gũciga ũcigaga igoka gũteithia kahinda-inĩ kangĩ. No hena mbeca ũkoragwo ningĩ ũkĩiga kando ũgakorwo ningĩ nĩũkwendaga gũkinyia mbeca cigana ũna nĩguo ũkorwo ũgĩka ũndũ fulani .

Mũthomi mũũgĩ no ũmũhe kĩheo kĩa ibuku nĩgũo akahota gũkorwo akĩongerera ũũgĩ wake .No ũmũgũrĩre ibuku kũringana na kĩrĩa endete .ongorwo ndũkĩũĩ kĩrĩa akĩendete no ũkĩ mũgũrĩre gabuku kega ka ng’ano nĩguo agakorwo agĩthoma na gũgĩkenerera.

Ũyũ nĩ mũcemanio wa atongoria kũringana na harĩa maa, o mũndũ arakorũo akĩrora kũrĩa akiumĩte na kũrĩa arakorũo ahetũo, agakorũo akĩrora andũ ake, ũgakora nĩmarakorũo makĩheana ndũmĩrĩri na ũrĩa kũrakorũo gũkĩenderea itũrainĩ icio.

Ũndũ ũyũ ũkoragwo ũkĩhũthĩka mũno harĩ gũtũma mbeca kũrũ mũndũ ũtarĩ hakuhĩ nawe. Ũndũ ũyũ bado no ũhũthĩkaga na kũiga mbia thimũ-inĩ handũ hagũcikua, ũrĩa cigĩkoragwo.

Mũtambo ũyũ nĩ wa kompiuta ũrĩa ũkoragwo ũkĩhũthĩka na njĩra nyingĩ, no ũkorwo nĩ kwandĩka ũkoragwo ũkĩandĩka ndũmĩrĩri ciakũ, kana marũa, kana gũkorwo ũkĩiga maũndũ ũrĩa magĩrĩire na gũbanga indo, no ũrakorwo ũgĩcibanga thĩiniĩ wa mũtambo ũyũ.

Gũtwarithia baithikiri, nĩ kaũndũ kangĩ, tuge nĩgakoragũo ge karitũ, kĩambĩrĩriainĩ, tondũ, nonginya ũkorũo ukĩmenyerera nĩguo ndũgakorũo ũkĩgũa, na ndũga, korũo ũgĩthiĩ ningĩ kahora mũno nĩguo, nĩguo ndũkagũe ningĩ, kĩndũ kĩnene gĩkoragũo gĩ kũgũa.

Irio ici no nginya wambe ũtherũkie gwa kahinda ũgĩciongagĩrĩra maĩ ũkĩroraga citikae gũcura, nĩguo ciambe cihorahore tondũ cigĩkoragwo ciĩ nyũmũ ciĩ njũa, warĩkia ciatherũka no ũhote gũcikaranga wakĩruta makerũro mau.

Irio ici ciĩtagwo nyeni na tũciharagĩria kwamba gũcitinangia, ũkamba ugacikera wega tũnini tũnini nĩguo ũkahota gũcikaranga, ũkĩhũthĩra nyanya, itũngũru na tuge ningĩ no ũkorwo na kanyama onako no ũgaikie kuo, nĩ irio njega mũno.

Mũmera ũyũ, mũmera ũyũ nĩ ũkoragwo wĩ mwega, tondũ nĩ ũrĩagwo, nĩ ũthambagio wega warĩkia kũũtua, arabu ũkaũtinangia tũcunjĩ tũnini tũnini no ndũgagĩtinangie mĩri na kĩũ kĩnyitĩte, tinangia hau he igũrũ ,arabu ũgakaranga, nĩ irio.

Ici nĩ biribiri na nĩ ĩrĩagwo, no ndũngĩkĩrĩa nyingĩ tondũ nĩ cirarakaga rũrĩmĩ cikoragwo ciĩ hiũ, cikoragwo ciĩ hũthũ, nĩ ihiũhagio no hena arĩa magĩcirĩaga, ũgatinia na kanyama ũguo kana kĩndũ kĩritũ kana cia gũkiongerera ona mũrĩre.

Ũyũ nĩ ũkũria wa meroni, na ũngĩrora wega no wone mũndũ ũyũ wĩ haha nĩ kũrora ararora kana mĩmera yake ĩna mĩrimũ kana no ĩrakĩenderea wega kana nĩ kĩ ĩrakorwo ĩgĩrabatara o ta ũrĩa mũrĩmi mwega agĩkaga.

Ũkũria wa nyanya nĩ ũhatũkanaga na mawega maingĩ gwa kũringana na duka yaku kana kĩrĩa ũrakorwo ũgĩka na nyanya ici, nyanya nĩ ciendagio no nacio nĩ cigĩthũkaga ihenya na nĩ ihũthĩkaga kwa ũingĩ.

Ĩno nĩ njĩra ĩmwe ya ũkũria na ũhandi wa mĩtĩ harĩa ũkoragwo ũkĩnyitithania mĩtĩ ĩrĩ kũringana na matunda marĩa mĩtĩ ĩyo ĩkoragwo ĩkĩruta nĩguo ĩgakorwo ĩkĩongerera magetha mayo.

Haha nĩ kũrora harakorwo makĩrora mĩrimũ na ĩrĩa ĩ mĩmera-inĩ ĩno yao ya strawberry na kũrora biũ na kũgitĩrĩria nyamũ na mĩrimũ.

Mũmera ũyu wa neneha ni ũrutaga matunda maria makoragwo makĩrĩo, na makoo me cama mũno. Miti ĩno nĩ ikoragwo ĩhandĩtwo mũno itora-inĩ rĩakwa na ni ũkoraga matunda makigwa na ũgakorwo ũgĩkenerera tondũ gũtikĩuranagio.

Rĩrĩ nĩ ibabaĩ, na nĩ itunda rĩkoragwo rĩ cama mũno, ndariona ndakorwo no rĩkaba rĩgagĩeterwo rĩeruhe, ni rĩkoragwo na color tobauti rĩeruha, no nĩ rĩkoragwo rĩ cama mũno.

Ici nĩ igunyũ cia tĩĩri-inĩ. Na ikoragwo i njega mũno tuge rĩrĩa ũrakorwo ũkĩrĩithia ta thamaki. Thamaki nĩ icirĩaga, na nĩikoragwo bado ciĩ njega tondũ nĩitukanagia tĩri. No ũcikoraga mũno handũ tĩĩri ũtarĩ mũmũ mũno, handũ tiĩri wĩikaraga wĩ mũigũ.

Ndona mbica ĩno na kĩndũ ndaigua no hũta, hakiri ireciria o nda, tondũ nĩ ũrakĩona mũndũ ũcio ũrĩa aragĩkorwo akĩmereria itunda rĩu rĩake, nĩ rĩkĩhana cama, o na niĩ no ngĩende o na niĩ.

Gũkũ nĩ kũgetha aragetha na ũndũ ũyũ nĩ ũkoragwo wĩ mwega tondũ rĩu haha nĩho baida ĩgĩkoragwo, tondũ ũgũkiuma magetha-inĩ na agĩthiĩ endie kĩrĩa agĩkorwo akĩgetha. Ũndũ ũyũ no gũkuo ũkuagwo tondũ ũthiaga ũgagĩtua itunda rĩrĩ, arabu ũkamaiga handũ hamwe, ũgakĩmakua ũgakĩmatwara harĩa ũrakorwo ũkĩmaiga.

Ĩci nĩ irio na cĩetagwo mboco, na kĩria mũndũ ekaga nĩguo aciharĩrĩe nĩ gũcitherũkia acitherũkagia na maĩ, ũkamba ũgacihe kahinda tuge ta ithaa rĩmwe kana itha na nuthu, ciambe cĩtherũke wega, nĩguo cikamba cikahora, nĩguo riu warĩkia ũgũo no ũciongerere mbembe ũruge gĩtheri, kana ũcikarange kando ũrĩanĩrie na mũcere kana ngima.

He, tũmagũrũ twa ngũkũ na tũmara, na gakima na kachumbari ha no hota, tondũ ndĩrakwĩra haha ĩngenyita ici, nĩ tũirio twega mũno, tũirio tũkenagia na tũkahoreria ona mũndu ngoro.

Irio ici ciendaga Ugaciethera gakima nĩguo ũgakĩhotaga gũgĩtubanĩria na ũgacikenerera atĩ ũũ kamakorobia no ũkarĩe kando kana ũtinie tũcunjĩ tũnini tũnini nĩguo ũgakĩhota gũkĩrũmanĩra hamwe na irio ici ingĩ ũigue cama hamwe hamwe.

Ũyũ nĩ mũgũnda na nĩ ũroneka nĩ ũroragwo tondũ nĩ ũrakĩona nĩ mũrĩme na tĩri ũgatukanio na ũkamunywo nginya ria, nĩ mũgũnda tuge nĩ mũndũ ũrabanga kũhanda kana ena mĩbango ĩngĩ na no nĩ mũgũnda, no abangire tu kũhanda.

Ĩno nĩ yogati, na ĩthondekagwo na iria rĩkongererwo ndawa ingĩ, no ti njũru. Nĩ ĩkoragwo na cama, na nĩkũnyuo ĩnyũagwo. No ũmĩone ndũka-inĩ cia hakũhĩ kana gataũ-inĩ ka hakũhĩ, nĩ ũkũona cikĩũrũrio kana cigĩtwo handũ ũrona nduka nene iria irĩ hakũhĩ nawe.

Kĩndũ gĩa bata nĩgúo kũũmenyerera mũcere ndũkae guthũka nĩ kũrora haria ũrakorwo ũkĩwĩiga, hatigakorwo hena wĩigũ na ndũgakorwo ũgĩkorana na mai, okorwo ti kũruga ũrakorwo ukĩũruga, kogwo wĩige hanene na mai, na ũkorwo ũrawĩiga handũ hatarĩ na wĩigũ, na mũcere wakũ nĩ ũgũkorwo wĩ mwega, ndũgũthũka.

Ũkũria wa nyanya nĩ ũcenjetie kũringana na mahinda tondũ tha ici nĩ ũrakora andũ nĩ marakorwo makĩgũra manyũmba maya manene ma maratathi marĩa metagwo greenhouse harĩa mũndũ akoragwo akĩhanda nyanya ici ciake thĩ-inĩ na cigakorwo cikĩruta magetha mega.

Ũndũ uyũ wĩ bata tondũ no kahinda woyaga, nĩguo ũkorwo ũkiruta maumerera marĩa megũkorwo magĩgũkenia, tondũ mũico-inĩ nĩ ũgũkorwo ũkiendia mĩmera ino yaku yambia gũgĩciara, na ũgaikaraga wĩ mũkenu tondũ warora wega nĩ mũndũ wĩruteire ũrĩmi na ngoro yake yothe harĩ ũrĩmi.

Ũndũ uyũ nĩ ũkoraga wĩkĩtwo o kamugunda-inĩ kana kea kanini mũndũ ta karia angĩkorwo enako, kana egwatĩire, ugakorwo kagayanĩtio, mwena ũmwe nĩ nyeni uyũ ũnge niĩ spinachi o kũringana na kĩria mũndũ arakienda gũkĩhanda ona mboga no ũkore ahandite, angĩ nĩ ũkoraga makĩhanda matangi-inĩ kana matairi-inĩ no ũria mundũ arienda to no tĩrĩ ũgũikira uhande na mĩmera ĩmere na ũkenerere.

Ngwĩciria rĩrĩ nĩ itunda, rĩhana itunda nĩ rĩrĩagwo no ningĩ, hena kaũndũ rĩhana no ĩkorwo nĩ tarĩ mũcongo no harĩ o

Ĩno nĩ nyamũ na gakoragwo ge kanini mũno na gathaka tondũ o na wakarora ũrĩa mĩcoro ĩyo ke nayo, nĩ kombũkaga na nĩ kahotaga kuoya thutha ũyũ wayo na gakahota gũkorwo gakĩruta mathagu na gakombũka. Nĩ ũgakoraga mũno mũno mĩmera-inĩ, mahuti-inĩ tondũ rĩu nĩ karakĩũmbũka gũtirĩ handũ gatangĩthiĩ kana rĩngĩ no gagũkore nginya nyũmba, ndũngĩmenya.

Rĩa mbere niĩ ndagethire ndirikanaga ndathire na gacati gatarĩ na moko maraihu. Rĩu wahutio nĩ mahuti maya ma mbembe ũgakora mũndũ, nĩ matemaga mũndũ. Na rĩngĩ ũgakora nginya nĩ ũrakorwo ũkĩrarakwo, kwanza ũhĩtie ũkorane na maĩ, ndĩrakwĩra Ngai gũĩthũa nĩ ũgũĩthũa. No ningĩ nĩ wĩra tũgĩtagia ningĩ twarĩkia tũgatemanga mĩtĩ ĩyo ya mbembe. Tũka mĩtemanga yothe tũgagĩthiĩ tũgagĩtinĩria ng'ombe.

Ũyũ nĩ kũhanda arahanda itũngũrũ no ithuĩ kĩrĩa tũhandaga nĩ gĩtũngũrũ mũthemba ũngĩ. Tũciĩtaga itũngũrũ cia mĩtĩ iria cihandagwo o ũndũ ũmwe. No rĩu kĩndũ ta gĩkĩ gwacĩ no tũmĩtĩ tũu twa igũrũ urĩgĩtinagia, ũgathii ũgatinangia tũkoragwo twĩ itũngũrũ.

Maya mahana makore, he mega no ũkore nĩ marĩagwo nĩ ngũkũ, kana okorwo wĩna ma irio ũmaitĩrĩre mathiũrũrũke mĩmera nĩguo kũgirĩrĩria ria ndũkamere.

Ũyũ nĩ gũtua arakorwo agĩtua mũmera ũyũ ũrĩa ũkoragwo ũgĩtwo kĩruma. Nĩ ũmera mwega tondũ nĩ ũgĩteithagia na mĩrimũ, ona ngũkũ rĩngĩ ũngĩona ngũkũ nĩ ĩgondereire no ũkamĩhe gakĩruma. Ũkamĩkĩrĩra maĩ-inĩ ĩkanyua. Harĩ hangĩ no ũtherũkie na ũnyue bado, nĩ mũmera mwega.

Ici nĩ irigo na ũrĩa mũndũ ekaga nĩ guo ahote gũgĩcirĩa ambaga gũgĩcithura, ũkamba ũgagĩcithura ũkaruta gĩko gĩothe. Ũgacoka ũgagĩcitherũkia ũgacihe kahinda wee ta reke tuge ta ithaa rĩmwe ũguo kana ithaa na nuthu, kũringana na mwaki ũrĩa ũragĩkorwo ũkĩhũthĩra. Warĩkia hau no ũcikarange na ũcige kana ũciongerere ngina tũwaru na ũkirĩe mũcere.

Ũyũ nĩ ũrĩithia wa ng'ondu na nĩ ũkoragwo wĩ mwega, tondũ cigĩkoragwo ciĩ nyama na nĩ ciendagio. Ũgagĩkora kwĩna thigũkũ mũndũ nĩagĩthĩnjire yake agathiĩ akarĩa na bamĩrĩ yake na andũ ao. Rĩngĩ ũgakora nĩciendagio ona mĩkawa-inĩ wenda kanyama gaku kega karuge, ũgathiĩ ũkarugĩrwo na ũkarĩa ũgagĩtiga wakĩrĩha.

Ũrĩmĩ kũhũthĩra matingatinga ni ũteithĩtie mũno gĩcigo-ĩni gĩa kwa tondũ riu, ũrakora andũ matiragĩthie ta tene ũria mathiaga kũrĩma ma mũndũ arahũthĩra icembe, na tha ici tondũ ũrakĩhũthĩra icembe ũgakora mwathiĩ mũrĩ atatũ mũ mutĩĩrĩkia, mũkarĩkia acre na thĩkũ ta ithatũ no riũ wĩna gatinga gakũ hau karathĩe gakarĩma ihenya na mathaa merĩ ,ũkarĩkia ũhoro ũcio ũgagiciria ũhoro ũngĩ.

Tũtũ nĩ tũirio tũhagĩre, na nĩwakĩona nĩarakĩongerera gacama kangĩ kando, no ndirakĩmenya nĩkĩ akĩhagĩrĩte no nĩwakĩona thutha wa kahinda gatarĩ karaya nĩegũkorwo agĩkenerera irio ciake.

Tũtũ nĩ tũirio tũhagĩrĩtwo na nĩ ũrakĩona mũhagĩri ndakĩrĩ kahinda karaya na gũgĩkenerera kĩrĩa akĩhagĩrĩte, nĩ ũrakĩona kanyũngũ na ũrĩa agĩakĩte kariko gake wega, na tũkũ twake, kamwaki nĩ agĩkarorete na nĩ akĩhana gũgĩkenerera kĩrĩa agĩ-

Gaka nĩ gatoero ka nyama na tũkarati. Kĩrĩa wĩkaga wambaga ũgatinangia nyama ĩno wamĩgũra oũguo, ũkamĩtinangia tũcunjĩ tũninitũnini. Ũgekĩra tũmaguta thaburiainĩ ũgatinangia gĩtũngũrũ ũgekĩra kuo, nyanya ũgekira kuo, ũgekĩra nyama yaku ũkamba kũmĩtiga ũkareka ĩhĩe. Ũgacoka ũkongerera tũwaru, tũkarati ũgagĩtukania wega ũgagĩkĩra gathufu na mũicoinĩ ũgakorwo ũgĩkenerera tũirio twaku.

Nĩ ĩrakorwo ĩkĩrigana na itũra rĩria ũrakorwo ũgĩikara tondũ ningĩ nĩ ũrakora andũ matĩkĩhanaine ,hena andũ magĩkoragwo na ũrũ ngoro-inĩ na no magĩke ciako njũrũ kũrĩ ciana citũ, no ningĩ nĩ ũkoraga kũndũ kũngĩ andũ maikaraga marĩ akenu na wendo mwingĩ ngoro-inĩ hatirĩ mũndũ ũrakorwo akĩendera ũngĩ ũru na manyira matarĩ na njĩra ũgũo nĩ ĩrakorwo ĩkĩrigana na kũria mũndũ arĩ.

Ũyũ nĩ ũcũrũ na kĩrĩa wĩkaga nĩ kwamba ukamba ũgathia nĩguo ũgakorwo wĩ mũtu. Na nĩguo ũhote gũkĩruga ũcũrũ wĩkĩraga ũtukanagia na tũmai maĩ mahehu ũgatukania ningĩ ugekĩra maĩ mangĩ thaburiainĩ matherũkage. Waitĩrĩra mĩtukanio ũyũ wa maĩ na mũtu ũyũ nĩũgũkorwo ũkĩruta ũcũrũ ũyũ ũrĩa ũgũkorwo o ũkĩhararia o kahora na ũgũtherukaga nĩguo ndũgakorwo na matongo, ucoke wĩkĩre cukari na nĩũgũkorwo ukĩnyua.

Ũyũ nĩ ũkũria wa thamaki na mĩmera harĩa kĩrĩa ũrakorwo ũgĩbatara kĩnene nĩ wagĩrĩirwo gũkorwo wĩna kea kau harĩa ũgũkorwo ũkĩara itangi rĩrĩ rĩrĩa ũgũkorwo ũkĩiga thamaki ici, na mĩbaibũ ya gũgĩkũrehera maĩ, okorwo nĩ irima ũkĩenjete gũkĩringana na ũrĩa

Ũyũ nĩ ũreri wa thamaki na ũhandi wa mĩmera, okay hĩndĩ ĩrĩa ũrakorwo ũgĩbatara, nĩguo ũhote gũkĩrera gĩthemba gĩkĩ, nĩ ũkorwo wĩ na kĩeya gaku, haria ũrĩrutaga maĩ, na itangi rĩrĩ ũrakiona aikĩtie thamaki ici ciake.

Kũruta mũndũ gũtwarithia ngari nĩ kaũndũ tũngiuga nĩ karitũ na no kahũthũ. Tondũ mũno kirĩa mũndũ ekaga nĩ kwambia kuonia mũndũ harĩ kĩndũ kĩndũ kĩigĩtwo ngari-inĩ, kĩrĩa gĩkaga na bata wakĩo hau. Na kĩrĩa agĩrĩirwo gwĩka ekora handũ hatĩka-inĩ kana tuge akorwo nĩ gũtwara arenda ĩthiĩ mbere harĩa agĩrĩirwo agakinya kana kĩrĩa agĩrĩirwo akahihinya. Nĩ mwena ũrĩkũ agĩrĩirwo kũgonya na gwĩka atĩa, ũguo.

Haha hahana tarĩ gũthĩa harathĩo tĩri, nĩguo wĩiganane tondũ ũkĩhana tarĩ icunjĩ nyitanu cikomanĩra. No ningĩ ndirakĩmenya ũrĩa cikiumĩte cihana ũguo, no nĩ tari gũthĩa o harĩa citĩrĩirwo, nĩ ũrona nĩ ta hena handũ haikũrũku, cikanyitana cigathĩo cika nyihanyiha.

Haha ni gũcekwo haracekwo magetha ũrĩa makiumĩrĩte nĩ ũrakiona ũrĩa magetha makĩrĩ maingĩ na nĩmanĩke wega nĩguo magĩcinwo nĩ riũa mome. Ũyũ ũngĩrora wega nĩ ũhana tarĩ mũcere no ndirakiona wega no ũkorwo wĩ mũcere kana mbembe ciothe nĩ cikĩanĩkagwo. Nĩguo mbembe cianikagwo mutu mũcere no nginya wanĩkwo nĩguo ũũme ũnũke nĩguo ũgĩthĩo ũkĩrutwo makore nĩguo tũkihote gũkĩũrĩa. Hau nĩho rĩu warĩkia nĩguo ũgocoka ũgagũkinyĩra ũkahota kũgũra harĩa ndukainĩ ĩrĩa ũkĩgũraga

Ĩno nĩ mĩrĩo na nĩ ĩriagwo nĩ ngũkũ kana mbũri na nĩ mĩmera mĩega tondũ nĩyo ĩrutaga ngwacĩ, ũgakora wagetha ngwacĩ yaku, wamienjera mirio ino ukamioya ugathĩe ũkahe mbori ciaku kana ngombe kana ngũku cikarĩa,

Haha nĩ mũtaro wenjetwo nĩguo ũkahota kuonereria maĩ harĩa marĩgeraga rĩrĩa ũkoraga haha tuge nĩ gwakiura mũno maĩ magakĩingĩha. No nginya maĩ magĩetherwo harĩa megũkorwo makĩgerera nĩguo ona ningĩ matigatũhingĩre njĩra, na tũgakĩhota gũgĩthiĩ ũrĩa tũkũenda.

Maya nĩ matunda, ndĩrona hau cai, cirĩ o na irio watukania cai na ngwacĩ no ũhote gũcithukumĩria wega na ũgakorwo ũgĩkenera.

Kũhanda gwĩ bata tondũ mũico na mũico no nginya mũndũ akĩrĩe tondũ no ũrĩkĩhũta, rĩu wakorwo ũkĩhanda nĩ ũkoragwo ũkĩongerera wega thĩ tondũ we wĩ thĩ-inĩ ĩno, ĩragĩteithia, kũhanda gwĩ bata tondũ andũ no nginya makĩrĩe.

Kũ relax na kwĩigĩrĩra tuge nĩ kũhorera gwĩ bata tondũ mwĩrĩ ningĩ nĩ ũkĩnogaga na rĩu nĩguo ũhote kũruta wĩra, no nginya ũkorwo wĩna hinya koguo kwĩigĩrĩra na kũhorera nĩ gũteithagia nĩguo o na mũndũ akahota gwĩciria na kũingĩra meciria make.

Ũndũ ũyũ wĩ bata tondũ nĩ ũteithagia mũndũ na kuongerera hinya. Ningĩ nĩ ũteithagia mwĩrĩ na gũthigina, nĩ ũramenya mwĩrĩ ũngĩthigina nĩ ũkoragwo ũkĩruta mĩrimũ ĩngĩ ĩrĩa ikoragwo ĩ mwĩrĩ-inĩ. Na kũrigĩrĩria mĩrimũ ingĩ kuonekana na ĩkoragwo ũrĩ mwega.

Ndĩrona nduka nene ĩrĩa ya kwendia indo tofauti tofauti. Na nĩ nduka ya ngari, ĩrakorwo ĩkĩendia maũiro ma ngari. Na bado nduka ĩno ĩrĩ o na M-Pesa, kuga no ũhote gũkorwo ũkĩruta mbeca ciaku hau.

Ĩronekana nĩ andũ aigana ũna, tuge atongoria athuri, marũgamĩte makĩharĩria gũkorwo makĩhũrwo mbica. Nĩguo makonanagia he kaũndũ kana mekire, na gũkionia ciana ciao harĩa makiumĩte na kĩrĩa magĩgĩkoretwo magĩka.

Haha ĩroneka nĩ andũ maigana ũna marũgamĩte handũ hamwe makĩharĩria gũkorwo makĩhũrwo mbica hamwe. Nĩguo magakorwo makĩririkana kaũndũ magĩkaga. Nĩ ironekana nĩ akenu kuga nĩ megũkorwo, maũndũ mao nĩmagĩkorwo magĩthiĩ wega na hatikĩrĩ na hoho.

Kwĩyandĩkithia gwĩ bata nĩguo mũndũ akahota gũkorwo agĩthurana na kuona mawega ma gũkorwo wĩ mũndũ wa bũrũri mũna. Tuge ta kenya, ũgakorwo wĩ mũndũ wa kenya na nĩũĩkaine no ũhote ona gũthurana kwĩ na ithurano.

Nĩũrakorwo ũgĩbatara aa mĩtambo f eee ta aa ĩno ya computer nĩgũo ũgakorwo ũgĩkinyanĩra na arĩa ũrakorwo ũkĩrora, ningĩ ĩĩ ũgakorwo ũkĩona kĩrĩa marakorwo makĩgerera, na ũrakorwo ũkĩ ĩĩ ũgĩbatara earphone na microphone nĩgũo ũgakorwo ũkĩaranĩria nao na kũigũa kĩrĩa marakiũga.

Nĩ wega gũkorwo ũgĩtwara ciana nĩgwo ciana cigathecwo cindano cia matharaita nĩguo cikahota kũgirĩrĩria mĩrimũ ĩrĩa ĩngĩkorwo ĩrĩ ũgwati. Nĩwega bado gũkorwo makĩrorwo nĩguo magaikara marĩ na hinya na mĩĩrĩ yao ĩrĩ mĩega.

Ĩno nĩ ngari ya arũaru ĩria ĩkoragwo ĩgĩkinyia arũaru thibitarĩ-inĩ narua, nĩguo magakorwo makĩhota kũiga mĩoyo yao. Ngari ici igĩraga mũrũaru kuma o harĩa arĩ, na ikamutuara thibitarĩ ĩria ĩ hakuhĩ, nĩguo magakorwo makĩona ũteithio.

Haha nĩ andũ akũrũ ndĩrakorwo ngĩona. Na andũ aya akũrũ bata wao nĩ atĩ, nĩmatũrerete kana makarera aciari arĩa bado matũrerete na nĩ wega tondũ nĩ ĩkoragwo ĩgĩkũria bũrũri na ũndũire.

Haha ĩronekana nĩ anake magĩbundithio ũndũire na nĩ ta hĩndĩ marakorwo magĩthiĩ kũrua kana nĩkuuma marauma irua .No ndĩramenyekana weega no maroneka makĩarĩrio nĩ mũnene wao.

Rĩrĩa ũrakorwo ũgĩtũma mbia hena indo wagĩrĩirwo gũkora ũkĩrora mũno tondũ ihĩtia inini nĩ rĩgũkorwo na moruta moru tondũ nĩ ũgũkorwo ũkĩrakara nĩ gũtũma mbia icio harĩa itagĩrĩire. Nĩ wagĩrĩirwo ũgakorwo ũkimenya namba ya mũndũ na rĩtwa rĩake nĩguo ũgakorwo ũkimenya nĩkĩĩ wagĩrĩirwo gũkorwo ũgĩka kana nĩ namba irĩkũ ũgũkorwo ũkĩandĩka harĩa ciagĩrĩire.

Mũndũ toyũ, ingĩmuonia ĩmwe kwa ĩmwe harĩa agĩrĩirũo kũhihinya, na kĩrĩa agĩrĩirũo kũrora, ongorũo nĩ namba yaa, ya mũndũ ũcio agĩrĩirũo nĩgũkorũo agĩtũmĩra mbia icio, ngamuonia harĩa namba ĩyo yagĩrĩirũo nĩkũandĩkũo, na mbeca iria agĩrĩirũo kũandĩka, hau, nga, ngamuonia onaho, na ngamuonia ũrĩa citũmagũo naa, kũhitha pin ciake ndagakorũo akĩrana.

Rĩrĩa mũndũ akogoragwo agĩka atũma mbeca harĩa citagĩrĩire kana ũtũme mbeca maita merĩ, mũndũ nĩakoragwo akĩoya mecĩnji ĩyo ya kerĩ, ĩyo ya mbia icio, ũgakorwo ũgĩtũma kwĩ, inya ithano ithathatũ. Ũkamatũmĩra mecĩnji ĩyo, na nĩmagũkorwo makĩrũgamia mbia icio, na nĩmagũkwĩra kana mbia icio nĩcigũcoka.

Haha nĩ kũgaĩrwo kĩrathimo kuma kũrĩ mũciari, ũndũ ũyũ wĩ bata tondũ, nĩũkoragwo ũkĩhingũrĩra mũndũ na njĩra bura, na njĩra nyingĩ cia mawĩra na mawega, gũkorwo hatirĩ kĩndũ kĩũru kĩa kĩrakorwo gĩgĩgũbuata tondũ nĩwendeirwo wega nĩ aciari aku na arĩa ũkĩuĩ.

Ĩronekana nĩ mũmera ukĩheo maĩ ona ni muti, tuge ni mũti urakorwo ukĩheo maĩ nĩguo ũkũre, na nĩ wega tondũ mĩtĩ nĩ ĩkoragwo ĩgĩteithia thee ũrĩa yagĩirĩire na kũrehe mbura na ĩgageteithia mĩmera gũkorwo ĩkĩmera, mĩtĩ nĩ ĩkoragwo e mĩega na ni yagĩrĩirwo gũkĩrorwo.

Ndĩrakorwo ngĩciria mbara, na andũ arĩa othe makũire rĩrĩa mĩcinga te no yakoragwo ĩkĩrathwo, hĩndĩ ĩrĩa gwatũira mbara, na nĩ wega atĩ andũ nĩ mahotire kũiguana makiuma hau, tondũ ti wega andũ magĩkorwo makĩninana.

Kĩrĩa ĩngĩrora mũno nĩ taonĩ ĩrĩa e hakuhe na kũmwerethera kũringana na nyũmba ĩrĩa cíi bara-inĩ ĩyo, nĩguo ahote gũcifuata, nanĩe ndĩmũire haria tũgũgĩkorana, kana ndĩmũererethere kũringana na maũndũ maria manene mekwo, ta macukuru na makambuni.

Thabarĩ ĩno nĩ mbia cigana? ũgakĩĩrwo nĩ mbia cigana na mũgakĩiguana. ũkamenya ũrĩa mũndũ ũcio agũgĩkinya.

Kĩrĩa mũndũ ekaga nĩ kũhũra thimũ kana ũgakĩingĩra online ũgakĩrorera. ũgakĩũria ndege ĩyo ũgũkorwo ũkĩhaica ĩgũkorwo ĩgĩthiĩ thaa cigana kana ũkĩmahũrĩra thimũ kũrĩa iwanja ciao cia ndege na magakorwo magĩkwĩra maũndũ marĩa ũgũkorwo ũgĩbatara kũmenya.

Rĩrĩa ũrakorwo ũgĩtia indo kũma nja wa bũrũri no gakora nĩ ciraikara mũno kamũiria ikinyĩte ,nĩ tondũ indo ici nĩgũo cikorwo cigĩkinya nĩirakorwo cigĩoka na meri na ũríĩ tũkĩ oĩ meri ndĩkĩrĩ haraka nyingi ,koguo ũgagĩkoraya ĩrakioya kahinda karaya arabu ya kinya no nginya ĩkorwo ĩkĩhetũkio nĩ thirikari nagũcekwo na gwĩkĩrĩrwo irore marũa nĩgũo cigetĩkĩrio kũhetũka.

Haha no ũhũre emergency number no ũkorwo ũkĩmeera atĩ kwĩna gĩtugĩ kĩgwĩte gĩa thitima, kana gĩtingĩ kĩrĩa kĩrakorwo gĩkigirĩrĩria bara iyo gũkĩhũthĩka, na ningĩ tondũ wa kweheria mĩtino ĩtagĩrĩire gũkorwo ho, nĩ wega nĩguo magakorwo magĩtũma andũ ao na ihenya na gũkĩhoria waya icio cia thitima.

Haha ĩronekana nĩ mũcemanio ũrakorũo ũgithiĩ nambere, wĩgiĩ maũndũ matiganu, naa nĩũronekana nĩũrakorũo ũgĩbuatĩrĩirũo mũno, na ũgĩethererũo, nĩguo ũkorũo ũkĩmenyũo nĩkĩĩ kĩrakorũo gĩgĩthiĩ nambere, na nĩĩronekana haha nĩ andũ marakorũo mena hinya mũingĩ na nĩmarakorũo merutĩire.

Nĩwega, gũkorũo ũgĩtembea tondũ nĩkoragũo ĩgitĩteithia naa, mwĩrĩ, ũrĩa, ũkĩrutaga wĩra na oho ĩgagĩteithia na gũũthigina nĩguo gũkorũo ũkĩrigĩrĩria mĩrimũ ĩngĩ ta diabetis naa, ĩngĩ, mbado, ĩkoraguo ĩgĩthũkia mĩrĩ.

Ũndũ ũyũ nĩũkoragũo, na wega waguo naa maũru nog, tondũũ, tũrore, twarora hemawega, nĩĩ, gũcokeria mwĩrĩ ngatho nĩũndũ wa gũkorũo ũkĩruta wĩra mũingĩ na mwega, ũgakorũo ũkĩũhe kahinda ũkorũo ũkĩhurũka. Ũndũ ũyũ nĩũkoragũo ũgĩbatara mbeca naa, kũmakaniaa, nĩĩ, ũkoragũo ũgĩcihũthĩra tondũ nĩũgũĩcokeria ngatho.

Haha haroneka nĩ bara irakorwo ĩgĩbangwo gũthondekwo na gũitwo maramu, nĩguo ĩgĩkorwo ĩgĩkĩiganana na gũkĩnyihanyihia mĩthukathukĩre rĩrĩa ũrakorwo ũgĩthiĩ na ngari.

Ndakinya kwĩ ndereba ingĩmwĩra nĩ njingĩrire ngari ĩno yaku na nĩ nyuma na mũrigo ũrĩa wikirwo thutha wa ngari ,no harĩa ngũikarĩte ndina kĩona mũrigo wakwa ũkĩrũtwo na ndakora ũtarĩ ngari-inĩ no ũgĩkorwo nĩ ũkĩoirwo nĩ mũthiĩ ũngĩ rĩu kwendaga ũkĩarie na ikanga rĩaku nĩgũo tũkĩmenye ũrĩa tũgũgĩteithania.

Kĩhiko nĩ kĩndũ gĩa bata na kĩhiko ũkoraga gĩkĩruma rĩrĩa andũ marakorwo makĩaga kũiguana kana ũgakora ũmwe wao nĩarakorwo agĩthiĩ nja na gwĩka maũndũ make mũgarũ na mũndũ ũyũ wake, ũyũ magĩkoragwo maiguanĩte nake.

Nyũmba ciĩkuo nĩrakorwo ĩkĩrigana nĩ nyũmba ĩigana atĩa ũrakorwo ũkĩenda, tondũ nyũmba cikĩrĩ na mbei tofauti kũringana na ũnene wayo, nyũmba nyingĩ no ũkore nĩ kũma ngiri mũgwanja kana kuma ngiri ithano, nĩrakorwo ĩkĩringana angĩkorwo ũrenda ĩna riko na nyumba ya gwĩthambĩra, na kĩoro ci kĩrĩ o nyumba kana ciĩ njaa nĩ ĩgũkorwo ĩkĩringana.

Haha, ĩrakorũo ĩkĩonekana, nĩmũcemanio ũrakorũo ũkĩenderea wa arutuo, na aciari, nĩguo, gũkĩmenya ũrĩa marakorũo makĩenderea. Nĩronekana, nĩtahĩndĩ marakorũo magĩkuhĩrĩria kũrĩkia cukuru, na ,nĩwega.